Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria inĩ makwa rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ. Wambere nĩndĩrona atĩrĩrĩ haha hena nyeki nduru na thaka. Koguo kahota gwĩciria atĩrĩrĩ, kũndũ gũkũ andũ aya nĩmarekagĩrĩria nyamũ ciao cikahota kũrĩa, nyeki ĩno, na ningĩ kũndũ gũkũ kũranyonia atĩ nĩkuraga nyeki nĩkũrĩte na riri mwega. Ningĩ kĩndũ kĩngĩ gĩũkaga meciria inĩ makwa ndona ũndũ ũyũ nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ nĩ kũhanda ahandĩte nyeki yake na hau hatarĩ hahande nĩkuga ta rĩngĩ nĩarenda kũiriga kana gwaka nyũmba ya nyamũ ciake kana mahiũ make kana rĩngĩ gwaka woikarwo wake harĩa arĩikaraga. Na nĩkĩo hatarĩ hahande nyeki, na koguo kuga atĩrĩrĩ kũndũ kũrĩa kũhandĩtwo nyeki nĩta rĩngĩ kĩharo kĩa ciana gĩa gũthakĩra kana kũndũ kũrĩa arĩhurũkaga rĩrĩa kwara riũa kana rĩrĩa atareigua gũikara thĩiniĩ wa nyũmba yake. Na nyeki ĩno nĩronekana atĩ ĩna riri mũthaka koguo nĩrahota kũgucĩrĩria mũndũ na koguo ona mũndũ na aigue ena gĩkeno akĩhurũka handũ ta haha hena nyeki nduru, nĩamu hena ũtheri mwega.